Apenjo ka be anyalo yudo konyruok ne simba ma nigi chandruok mar mako yamo mar internet.

Jang'iewo makamano mokuongo itimone mos kuom kawo wuoche moyiech. Tokeno, inyalo penje konyalo yie mondo okaw wuoche maket kod manokawo mokuongo.

Ee, en adier ni somo mar mbui osechopo esikundewa mag praimar. Kendo osekonyo jopuonjre eweche mag paro malach kendo gitiyo kanyakla.